Boishoni ko nekisiche rabishek, indiker ko Kamin chito sikobit kosich rabishek sikolibanen oot sukul, rabishekab sukul ak komara kowalen sobenyin.